Arĩmi no magwatanĩre maita merĩ. Rita rĩa mbere, no magwatanĩre gũthondeka ciama cia kuoya ngombo. Rita rĩa kerĩ, no magwatanĩre gũthondeka ciama cia kwendia maciaro mao, na kuoguo magakorwo makĩona mbeca.

Mũthako wa mbanya no ũthakwo nĩ andũ atatũ, mũndũ ũmwe akarũgama mwena ũmwe na ũrĩa ũngĩ mwena ũrĩa ũngĩ, nake mũndũ wa gatatũ akaingĩra gatagatĩ. Magaikanĩria mũbira kuma mwena ũmwe kinya ũrĩa ũngĩ, mũndũ wa gatagatĩ akĩũragĩra. Na, rĩrĩa ahutio kana agũthwo nĩ mũbira, agakorwo nĩeherio, nake mũndũ ũmwe wa arĩa mauma mwena-inĩ magĩikanĩria mũbira akaingĩra mageka o ta ũguo.

Kuma o ũharĩrĩria wa iria ciaku rĩrĩa wa cithambia watinangia iria iratinangio, wakia mwaki, waciĩkĩra thaburia na wanjia gũciruga ũgĩkorogaga, ũgĩcamaga nginya irio ciaku ciakinya gũkinyanĩra atĩ rĩu no ũcirĩe na ũgayane na andũ arĩa angĩ, ĩtimũtaratara mwega.

Wa mbere nĩ kũgĩa na mawĩra ya ndereba wa ngari ĩno na mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra macini ĩyo, wa kerĩ nĩ kũgĩa na waki wa nyũmba ciĩna wũigĩrĩriki cia gũtũra iria ingĩtigĩrwo ciana ciaku kana ciana cia ciaku.

Rĩrĩa waharĩria gĩtanda gĩaku rũci-inĩ nĩũtigaga nyũmba yaku ĩbange wega rĩrĩa meciria maku matarĩ manogu. Nĩguo wacoka hwa-inĩ rĩrĩa wĩ mũnogu, no kũingĩra ũrĩrĩ na gũkoma. Ningĩ kũhũrĩria gĩtanda nĩgũteithagirĩria mũndũ kwĩharĩria mũthenya ũcio. Maũndũ marĩa mangĩ mothe ũgwĩka ũgakorwo meciria maku nĩmabangĩku na mena mwerekera mwega.

Rĩrĩa kwĩna ngucanio tũikaraga thĩ ta andũ a bamĩrĩ, o mũndũ o mũndũ akagĩa na kahinda ga kwaria, akauga kĩrĩa kĩmũrakarĩte, kana ũrĩa ũtaramũkenia, na nĩguo hingo ĩyo andũ othe makagĩa na gũthikanĩrĩria na mũico nomũgĩe na kũiguana na kũmenya nĩ atĩa mũngĩteithania.

Nĩndetirie mũrigo wakwa gũkũ ma ngĩrwo ũkwoya thikũ ithatũ kũnginyĩra, ngĩeterera thikũ ithatũ igĩthira no mũrigo ndwakinyĩte, ngĩhũra thimũ kũrũmĩrĩra nĩkĩ hihi kĩngĩkorwo gĩ thĩna tondũ mũrigo wakwa ndwakinyĩte, ngĩrwo nĩ marabuatĩrĩra na thĩiniĩ wa thikũ igĩrĩ nĩ ngũkowo na mũrigo wakwa, thikũ igĩrĩ ningĩ igĩthira mũtego wakwa ndwakinyĩte, ngĩmahũrĩra thimu rĩngĩ makĩnjĩra no mararũmĩrĩra ũhoro ũcio na nĩ mekũnjĩra nĩkĩ kĩũru, thutha wa wiki igĩrĩ nĩ guo mũrigp wakwa wakinyire, na warĩ mũbunjĩkanu, ndiakenire na ndĩendete gũthiĩ mũrigo ũguo.

Kĩndũ gĩkĩ kĩ inegene rĩngĩ mũno kĩngĩkĩrwo hakuhĩ na mũciĩ mũndũ aikaraga akĩiguaga inegene rĩa gũthumbũra mũtwe na hakiri, matukũ-inĩ magũka no nyende kwona gũkĩgĩa na gĩthĩi gĩtarĩ na inegene kĩrĩa andũ marĩhũthagĩra gũthĩa indo ciao marĩ o mĩciĩnĩ yao mategũthumbũka na matekũgĩa na inegene.

Wambere, rĩera rĩroneka rĩrĩega, riũa nĩ hingo rĩa ratha. Nĩndĩrona mĩtĩ ĩna matunda, na mwena-inĩ hena matunda magetha makaigwo hau mwena-inĩ. Hena macini cia kũgetha, cia gũteithĩrĩria, nĩguo ũgethi ũgatuĩka ũndũ wa bata na ũndũ ũtarĩ na kĩremithia.

Ũyũ nĩ mũgũnda ũhandĩtwo ngano. Ngano ĩno nĩ ĩkinyĩte hingo ĩgakũra, na rĩu no ĩgethwo. Gũkũ kwĩna macini mũgũnda-inĩ ũyũ, ĩrathiũrũrũka ikĩgethaga ngano ĩno.

Rĩria arĩmi mathondeka ciama, makanyĩtanĩra, makarutaga mbeca makaiga, nĩgũo macoke mahote gũkomberwo nĩ mbengi, monaga mbeca cia ũrĩmi, mbeca icĩo maigaga no macioe magakobithia ũmwe wao, akahothĩra, agacoka agacokia cina maciaro na nĩ ikũmateithia gũkũra.

Rĩera nĩrĩega mũno ihinda rĩrĩ, nĩmahinda ta marũciinĩ-inĩ gũtanakĩa mũno kana huainĩ-inĩ ũtukũ ũtanathiĩ kũingĩra, riũa rĩgĩthiĩ kũingĩra naũguo rĩtingĩgũcina. Nyingĩ nĩndĩrona mĩtĩ mĩbacĩrĩre wega na irio nĩmĩre wega cigĩtwo na wĩigĩrĩrĩku na nĩ mbica njega mũno ya irio ciĩna riri na mũgũnda mũrĩmĩre wega.

Ndĩreciria aya nĩ athomi a ũrĩmi, macerete mũgũnda-inĩ ũyũ gũka kũrora irio ici ũrĩa ingĩkũrio na njĩra njega, nĩguo cituĩke ciagũkinyanĩra, nacituĩke ciakũgĩa na maciaro ma kwĩiganĩra na gũteithia mũrĩmi.

Tene rĩ, mĩmera yarĩmagĩrwo na icembe, mũrĩmi akarĩma mũgũnda akahanda na moko, agaitĩrĩraa mborere agaitĩrĩria mborera maĩ akorwo mbura ndĩkura, rĩu thukũ ici nĩ ũtiganu tondũ kũrahũthĩrwo macini kũrĩma, kũrĩma na nginya o gũgetha.

Ndĩrona ta mĩmera ĩno ĩkũrĩte ĩgakinya hingo ya kũmaa na kũgethwo, mũndũ ũyũ ũrũgamĩte haha, no akorwo hihi ararora mĩmera ũmwe, one kana no athiĩ nambere na agethe maciaro make.

Kũrĩmithia mũgũnda, kũgũra mbegũ, kũgũra mborera, kũhanda na kũhũra ndawa, nĩkĩo kĩremithia kĩrĩa kĩnene gĩa kĩmbeca. Nĩũgũkora rĩngĩ nĩũrahanda irio ciaku, Nomĩmera ĩo yarĩkia gũkũra ũkaga mbeca cia kũhũra ndawa, koguo mĩmera yaku ĩgathũkangio nĩ tũtambi.

Ũtaro wa kĩmbeca nĩ ũndeithĩtie na kũmenya maũndũ ngũrani ngũrani, ta gũkorwo nĩ ndĩrabundithio gũkorwo atĩ, nĩnjagĩrĩirwo gũkorwo ngĩiga mũthithũ, ndigakombe mbeca iria ngũkorwo nĩ kũrĩa ndĩrarĩa, na ti kũhũthĩra kũrĩma kana gwĩka ũndũ wĩna maciaro. Ningĩ ngabundithio atĩ ndũkahũthĩre mbeca ciaku kũgũra indo itarĩ na bata, indo ũtangĩhũthĩra hingo ya matukũ ma gũka.

Mĩthugwiti no ĩharĩrio na gũtukania maĩ, cukari, maguta makũruga, iria na mũtu. Rĩrĩa watukania indo icio ciothe nĩũkũgĩa na mũtu mũkandĩku, ũgacoka ũgaũcibĩra, ũkaũtinangia kũringana na ũrĩa ũrenda, naũgaciĩkĩra kũrĩ riko-inĩ rĩa thitima.

Andũ gũthomithio nĩ gũteithagia kũhĩtũkia wara kana ũgĩ kuma kwĩ mwarimũ kũrĩ arĩa mararutwo. Mũrutani nĩ ekũmera maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, nao arutwo magabuata maũndũ mau. Mageka igeranio, na rĩrĩa mũndũ ahĩtũka kĩgeranio kĩu agatuĩka mũtaaramu wa ũndũ ũcio, na onake no atuĩke mũrutani kana atuĩke mũndũ ũĩ maũndũ macio.

Maita maingĩ nĩũkuona atĩ arĩmi anini mationanga ngombo nĩgũkorwo akombithania makoragwa makĩrora mone kana wĩna kĩgĩna ũigĩte nĩguo magũkombithie mbeca, ningĩ ũngĩkorwo mũrĩmi waku tĩ mũigĩrĩrĩku na ndũrĩ ũrakinyia maciaro marĩa mangĩendekana, akobithia nĩmegũkũrora mone tũkũremwa nĩgũcokia mbeca icio, ona ningĩ mbeca irĩa iheanagwa nĩ thirikari nĩguo iteithie arĩmi, nĩgũkora maita maingĩ cioragĩra moko-inĩ ma arĩa manengeretwo nĩguo mateithie gũkinyĩria arĩmi.

Ũrabatara ũmenyo wa ũrĩmi wa nyeni. Nyingĩ nĩũgũbatara mbegũ cia nyeni na handũ harĩa ũkũrĩma nyeni icio, toguo ahandĩte. Wethe mĩkĩbe ĩrĩa ũkũhandĩra nyeni icio. Ningĩ nĩũrũcitagĩrĩria maĩ, koguo nĩgũrabatara maĩ. Ningĩ nĩũgũbatara ũtheri, koguo handũ hau ũrarĩmĩra no mũhaka hakorwo he handũ nja-inĩ.

Aya nĩ atongoria a kanitha kana ahunjia. Atongoria a kanitha nĩmateithagia kũnyitithania bũrũri, ningĩ tondũ rĩrĩa andũ abũrũri maikarĩte wega me kanitha-inĩ na atongoria ao, nĩũteithagia gũkorwo na bũrũri wĩna thayũ, ũtarĩ na haro kana ngucanio.

Kũhũra ndawa mĩmera nĩũndũ wa bata mũno, nĩgũteithagia mĩmera ndĩkarĩo nĩ tũtambi, kana nĩ igunyũ, kana nĩ nyoni. Nanĩgũteithagia kwongera mabataro ma mĩmera, nĩguo ĩkũre na wĩigĩrĩrĩku. Rĩrĩa mĩmera ĩrahũrwo ndawa, nĩhotaga gũkũra na kũrehe macaro mena umithio kũrĩ mũrĩmi.

Niĩ nĩnyendete mũthemba wa Lenovo, nĩ tondũ nĩ ya mbei njiganĩrĩru. Mbei ĩngĩhota kũgũrĩka nĩ mũrĩmi mũnini. Ningĩ, nĩ ya gũtũũra matukũ maingĩ ĩtegũthũka.

Thimũ nĩĩteithĩtie o andũ o kuma mũhĩrĩga o wothe gũkorwo makĩhota kwaranĩria na andũ ao. Ningĩ ũtũmi wa mbeca, mũndũ e taũni noatũmĩre andũ ao mbeca mekwao mũciĩ. Nyingĩ nĩteithĩtie ũhũro-inĩ wa mathomo, kuona atĩ arutwo nĩmarahota kwamũkĩra ũhoro wothe kuma thĩ yothe, koguo makagĩana ũgĩ na ũmenyi mũingĩ mũno.

Ndĩciragia ũhoro wa ateti arĩa mathuragwo nĩ andũ kuuma ngũra ngũrani ngũrani magatũmwo, nĩguo makarũgamĩrĩre andũ . No hihi-rĩ, andũ agũtetera andũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ kweli nĩmatetagĩra andũ, kana nĩo metetagĩra.

Ndĩreciria ũyũ nĩũndũ mwega mũno. Ũyũ nĩ mũrĩmi ũnyitĩte tĩri wa mũgũnda wake. Nĩ ndĩrona kana gake, mokire nako mũgũnda kũrĩmĩra mĩmera yao. Ĩ hihi ti ũndũ mwega ũyũ.

Gwitũ kaingĩ nĩtũkũragia ngano. Ngano ĩhũthagĩrwo kũrugwo, no ũruge cabaci, no ũruge keki, no ũruge mĩthugwiti, no ũruge mĩgate. Ngano nĩ njega mũno, tondũ nginya noũmĩtherũkie ũmĩrĩe ĩrĩ o ũguo.

Niĩ mũno mũno ndiendete njuici, kana conda ya kũgũra nduka-inĩ. Mũno mũno niĩ nĩniĩ ndĩthondekagĩra njuici ciakwa. Rĩrĩa ndagetha matunda ta maembe na macungwa nĩmo hihinyaga, ngamahũthĩra ngathondeka njuici ĩrĩa tũnyuaga gwakwa mũciĩ.

Nyonaga ũrĩ ũndũ mwega mũno, gũkorwo thirikari no ĩheana ũrutani kũrĩ airĩtu ethĩ, nĩ gũkorwo, maita maingĩ nĩ marĩa wonaga airĩtu magĩtiga cukuru nĩ kũgĩa na nda cia tene. Angĩ makagĩa na mĩrimũ. Koguo thirikari ĩngĩhota kũgĩa na ũrutani kũrĩa airĩtu no ĩteithĩrĩria airĩtu aitũ gũkũra, na gũkinyanĩra marĩ andũ athomithie na andũ aigĩrĩrĩku.

Dekonda ya DSTV no wone supermarket -inĩ kana wobici cia DSTV Iria kaingĩ ikoragwo taũni ngũrani ngũrani. Nĩ magũkwonia kũrĩhĩra ningĩ, nĩ magũkwonia ũrĩa ũkũhũthĩra, ũrĩa ũngĩrĩhĩra tabarĩra ngũrani nĩguo wonage kĩrĩa ũkwenda.

Niĩ ingĩhota nogũtũma andũ othe mahote kwaranagĩria kaingĩ. Tondũ ũkoraga andũ maita maingĩ macamanagia rĩrĩa kwĩ na ũhiki, maranagĩria rĩrĩa kwĩ na mathiko. Koguo ingĩhota kũgarũra ũndũ, ingĩgarũra andũ abamĩrĩ makahota kwaranĩria kaingĩ na makonana kaingĩ.

Anake nĩmagĩrĩirwo kũrutwo maũndũ ma mũciĩ. Mahinda no marathiĩ na mbere na rĩu ti rĩrĩa atumia marĩ oo marutaga mawĩra ma mũciĩ. Anake thikũ ici nĩmeikaragia koguo mwanake nĩegũthambia indo, athambie nyũmba yake na amenye kwĩrugĩra, koguo he bata mũno mwanake agĩbundithio kũringana na mũtũrĩre abundithio maũndũ mau. Nĩguo atwĩke mũndũ wa kwĩrũgamĩrĩra ategũbatara mũndũ ũngĩ wa kumũteithĩrĩria, ningĩ tondũ rĩu atumia nĩmararuta wĩra, anake no maratigwo mũciĩ makarera ciana rĩrĩa magĩa na ihiko ciao.

Nyũmba yakwa-rĩ ĩthambagio o mũthenya, curtain , nacio mĩgeka, na itĩ, ihũragwo na ikahurwo o wiki. Nacio ndirica nĩ ihuragwo o mũico wa wiki, ũguo nyũmba yakwa ĩikaraga ĩ theru. Hũa-inĩ twarĩkia kũrĩa nĩ tũhataga na tũgacokania itĩ nĩguo gũikare kwĩna mũbango.

Mũno mũno andũ nĩ magĩaga thoni wĩgie ũhoro wa gũbanga ũciari na morutani megie ũhoro ũcio, ningĩ nĩ ũgũkũra atumia nĩ mageragĩra mathĩna rĩngĩ ma kura, rĩngĩ kũnoga kana gũcenjia kwaũrĩa mũndũ areciria na nginya kũrwara nĩ ũndũ wa njĩra ici cia gũbanga ũciari.

Ingĩta mũndũ wagũtheria na gũthambiria. Thikũ ici nĩ kũrĩ andũ ta acio, mokaga magakũhũrĩra nguo, magagũthambĩria indo, magagũthambĩria nyũmba, ũkamarĩha.

Ĩngĩkorwo na ngui, ingĩmĩtwaraga gũceera o rũciinĩ ,itanathia wĩra, kana hwainĩ rĩrĩa ndamĩra wĩra, tũgathiĩ, tũgathaka na tũkagĩa na ihinda rĩa kũgĩa mahinda hamwe.

Niĩ ndugaga ngĩthambagia. Rĩrĩa ndaruga irio nĩũkuona ngĩruga, indo iria ndahũthĩra ngathambia. Ningĩ rĩrĩa ndarĩkia kũruga nĩũkuona ndoya kanyamũ ga kũhura, ndahura riko rĩakwa harĩa ndĩrarugĩra. Ningĩ rĩrĩa ndarĩkia kũhũthĩra indo iria ndĩrarĩra ngacithambia. Ningĩ, nĩhũraga katĩini ciariko o wiki, nacio mati ciakwara thĩ nĩndĩcithambagia o mweri.

Kũbanga mahinda gũthiĩ kũona andũ arĩa meeremetwo na kũnyitanĩra na kambuni cia kũheana iria, na andũ makaruta nguo ciao iria matahũthĩraga na indo iria matahũthagĩraga. Na rĩngĩ, arĩa mena ũhoti wa kũruta mbeca makaruta, nĩguo tũgateithĩrĩria andũ acio mataĩhotete. Ningĩ nĩ ũkũona atĩ, nĩ tũbangaga hingo ya kanitha-inĩ, gũkagĩa na hingo andũ mekũruta mbeca iria ingĩteithia andũ arĩa matarahota kũrĩha mbia cia cukuru, kana arĩa mena ndwari nĩguo mahote kwĩnyitĩrĩra.